Nĩ agethi ana ma kũgetha ũkĩ macemanĩtie hamwe nĩgetha mathoe mwatũ wa ũkĩ ũrĩa ũrendekana thoko-inĩ nene. Oho nĩ ndĩrona magĩciranĩra nĩgetha ma makĩnyanĩre ũndũ ũmwe othe maiguithanie. O hamwe nĩ ndĩrona mekĩrĩte nguo cia kwĩgitĩra matikarathwo nĩ njũkĩ.

Ii nĩ nyonaga harĩ bata wa andũ gwĩkĩra mbeca bahaca-inĩ tondũ nĩĩgiragĩrĩria andũ kumenya kĩrĩa waruta, na makagirĩrĩria mĩkora gũka gũkũnyita na gũkũiya mbeca icio. Orĩmwe nĩitũmaga mũndũ agĩe na ũmĩriru atakũigwa guoya nĩ kĩrĩa kinini egũthiĩ kũruta. Oho no bahaca nĩirĩ maũritu mayo tondũ rĩmwe no ĩtũme andũ arĩa amatarĩ na maũndũ mega magũikĩrie kĩndũ gĩtarĩ kĩega oho makiuga nĩ mbeca nĩgetha moneke nĩmararuta.

Aya nĩ arutwo marĩ kĩrathi, nĩ gũthomithio marathomithio. Amwe ao mwarimũ nĩ arorĩa kĩũria kwoguo makoya guoko na igũrũ nĩ getha macokie, arĩa angĩ nĩ marandĩka handũ kuonania kĩrĩa maraigua nĩ maranyita na arĩa angĩ nĩ marathikĩrĩria mwarimũ maigue nĩ atĩa akuga Othe marĩ kĩrathi kĩmwe na marathikĩrĩria mwarimũ wao. Ũcio nĩ ũndũ wa bata mũno gĩthomo-inĩ gĩa cukuru.

Nĩ ndĩ ndarĩha mbeca na thimũ na nĩ ndonire nĩ njĩra ĩmwe njega mũno tondũ nĩ ĩhotaga gũkinyĩra mbeca mũndũ wĩkũraihu, oho nĩ ĩhotaga gũteithĩrĩria andũ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩire itegũtinda ngĩthiĩ kuo tondũ rĩmwe nĩ wonaga nĩ kũraihu. Oho n ĩĩteithagia mũndũ rĩrĩa angĩĩkora e handũ haceke na ndarĩ mũndũ angĩhũũrĩra amũteithie, koguo nĩ ũkũhota kũhũthĩra kũndũ kũmwe kwa ngombo ũteithĩke ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Koguo nĩ njĩra ĩmwe njega mũno yokire gũteithĩrĩria andũ.

Haha nĩ nduka-inĩ ya kwendia indo cia kũruga o hamwe na indo ta mĩceere, mĩtu. Nĩ mũndũ wa kwendia arũgamĩte hau ũguo akĩonania wĩra ũcio araruta nĩ mwega. Nĩ aroneka nĩ mũkenu na nĩ arakenerera wĩra ũyũ.O ho nĩ tuona nduka ĩno ĩna maguta, ĩna mĩtu, ĩna mĩceere, ĩna cũkari, ĩna macani marĩ o kũrĩa mũico na ĩna maguta.O ho mwendi ũyũ nĩ aroneka nĩ mũkenu kwoguo nĩ aroneka harĩa arĩ ti horu, nĩ handũ hega. Kwoguo nĩ arenda, nĩ arenda andũ a kũgũra mooke magũre tondũ mũndũ nĩ akenaga kũgũra kĩndũ kĩraũmana harĩ mũndũ mũkenu.

Mbica ĩno ĩronania nyanya ihandĩtwo na mũtaratara, na ciendaga gũikara cikĩroragwo nĩgetha itikaratharathwo nĩ tũgunyũ tũrĩa tũthũkagia nyanya ici. O ho nĩciendaga igaikara ikĩroragwo nagetha iria njĩru ikeherio mũgũnda-inĩ tondũ nyanya nĩithũkaga na ihenya mũno. Nĩciendaga oho cigetherwo thoko o tene tondũ ningĩ harĩ ũrĩa ũngĩciga cithũke cigũtware hathara. O ho nĩharoneka hena mũruti wa wĩra aroka agĩcitheragĩria na agĩthondekaga kũu thĩ agĩcigagĩrĩra mahut,i nĩgetha igĩe na thumu mwega. Nĩciendaga oho gũkorwo na maaĩ maingĩ nĩgetha itigathũke. Na nĩciendaga rĩua, o ho koguo nĩciendaga gũikara ikĩroragwo ihinda kwa mahinda.

Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa kwendeka mũno, harĩ mũndũ taniĩ wendete ũrĩmi tondũ ũrĩmi ngũrũwe nĩũndũ ũrĩ baida nene mũno onakorwo maitho-inĩ ma andũ aingĩ nduonekaga torĩ mwega tondũ nĩũrĩ mawĩra maingĩ mũno matarakenia mũndũ, tondũ onangĩrora mũndũ ũyũ ũroneka mbica-inĩ aroneka agĩtheria gĩko kĩa ngũrũwe no rĩmwe mũndũ eeragwo ndũkarore maũndũ marĩa maragirĩrĩria ũkinyĩre kĩndũ kĩrĩa gĩa bata, nĩwega rĩmwe mũndũ akarora baida ya kĩndũ kĩu na ũrĩa gĩgũteithia.Ngũrũwe rĩmwe maitho-inĩ ma andũ aingĩ ĩtimakenagia tondũ nĩ irĩ gĩko no harĩ niĩ nĩ kĩndũ gĩa bata tondũ ũrĩmi wa ngũrũwe nĩũrĩ mbeca cia na ihenya koguo harĩ mũndũ ũtarĩ kĩgũtarĩ nĩ gĩkũmũteithia.

Maũndũ marĩa ndĩrona marangeneria ũhoro-inĩ ũyũ, nĩ andũ maroneka mũno mena mawĩra maingĩ, amwe nĩ gũthiĩ marathiĩ, angĩ nĩ thimũ marahũra, o mũndũ arĩ mawĩra-inĩ maake kwoguo andũ matingĩona mathaa ma gũthiĩ kwagana. Oho nĩ haroneka hena indo irendio na mbei iraguna mũrĩmi mũnini, tondũ nĩ ironeka nĩ andũ arĩa mendagia indo kwa ũingĩ koguo haha mbeca, kĩndũ nĩ kũgũra na mbei ĩrĩa ĩratwarana na mũhuko waku. Oho nĩ haronekana hena matatũ cia gũgũtwara kwoguo o na woya indo nyingĩ nĩ ũkũhota..wĩna andũ arĩa magũgũkuithia nginya harĩa ũre? Harĩa ũrenda na ĩno nĩ ĩroneka nĩ taũni nene na mũndũ ndangĩaga wĩra wa kũruta, koguo mũndũ ũtarĩ kĩgũta nĩ agũteithĩkĩra ũndũ-inĩ ũyũ.

Ũndũ ũyũ ũcenjetie maũndũ maingĩ mũno haha ndĩ tondũ nĩ ũronania ndirabatara mũgũnda mũnene kũhaanda ngojeti, koguo ngũhũthĩra o indo iria ndĩ nacio na ngojeti citirĩ ciaga thoko na nĩigũragwo na mbeca njega. Oho nĩ ũroneka nĩ ũndũ wa bata tondũ andũ a gũkũ matirabatara gũthiĩ kũndũ kũraihu nĩgetha magũre njojeti koguo magũka o kũngũrĩra o hau ndĩ matirabatara gũthiĩ kũndũ kũnene na nĩngũmenderia kĩndũ kĩrĩa kĩratwarana na mũhuko wao. Oho nĩ ironeka nĩ ngojeti ciĩna irio njega nĩ ironeka nĩ ngojeti ireretwo wega na cironeka nĩ kĩndũ kĩngĩendeka tondũ nĩ kĩndũ kĩroneka nĩkĩnene koguo ona wera mũndũ mbei nĩ egũkinya mbei tondũ ti kĩndũ kĩũru nĩ kĩndũ kĩega.

Moritũ marĩa manene njemanagia namo ndĩ ta mũrĩmi wa Kenya-rĩ, nĩgũkora rĩrĩa ndĩrabatara mbeca gũthiĩ kũgũra bataraitha-rĩ, ũgakora rĩmwe bataraitha ĩrendio goro na nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata mũno mũndũ akĩhanda mĩmera yake mũgũnda-inĩ Alafu okorwo nĩ kĩndũ ta gĩkĩ wathiĩ thoko-inĩ rĩ, ũgakora thoko nĩ thũku tondũ indo andũ marenda kũgũra na mbeca nini na we wĩ ta mũrĩmi ũhũthĩrire ĩndo nyingĩ mũno kũhanda kĩndũ kĩu nĩgetha nginya kĩhote gũgũkinyĩra nginya thoko, ũgakora nginya thoko ya kĩndũ kĩu nĩ gĩthũku, rĩu nĩwona ũ maita maingĩ ũgũthiĩ hathara. Niĩ ndĩ ta mũrĩmi-rĩ gĩthomo ndionaga gĩthomo gĩkĩ kĩ tikĩa gĩkonie mbeca ta kĩigaine, kwoguo no hoe thirikari ĩthangate ũhoro ũcio mũno, na andũ arĩmi magaikaraga makĩheagwo gĩthomo gĩkonie mbeca na makerĩrwo kũrĩa mangĩhota kũheo ngombo, na kũrĩa ma na ĩndo iria ihũthĩkaga mũgũnda-inĩrĩ ika ikendagio na kĩndũ kĩrĩa arĩmi marahota kũ kũ kũ kĩndũ kĩrĩa kĩratwarana na mũhuko wao. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ingĩhoya thirikari ĩke kwa ihinda rĩrĩ ndi ta mũrĩmi.

Mbica ĩno ĩronania nĩ nduka ya indo iria ciendagia indo cia thitima na nĩironeka ti indo cia mbeca nini nĩ indo irabatara mũndũ akorwo na mũhuko wĩna kĩndũ. Oho nĩharoneka haha nonginya mũndũ akorwo akĩmenya nĩkĩĩ arenda nohote gũtarĩrio wega nginya ũrĩa kĩhũthĩkaga tondũ ũngĩaga gũkorwo nomenyo ũthiĩ ũgũre kĩndũ no gĩthiĩ ũguo gĩkũrehere hathara theri, koguo nĩwega mũndũ akamba kwaria norĩa ũcithondekaga kana ũrĩa ũraciendia nĩgetha agagũtarĩria wega ũrĩa indo ici cihũthĩkaga, oho nĩĩroneka nduka ĩno ya kwendia indo cia thitima nĩĩroneka ĩĩna indo nyiingĩ koguo maita maingĩ noũgũre kĩndũ na ndwage haha, koguo nĩ nduka njega.

Rĩrĩa ndona kambuni ĩno nĩĩngenagia mũno tondũ nĩ kambuni ĩmwe ĩrĩ igweta na yambirio gatene na nĩhotete gwĩtĩkĩrĩka nginya mabũrũri-inĩ na matũra-inĩ. Andũ merwo maigithiĩ kambuni-inĩ ĩno nĩhotaga kũmaciarĩra maciaro mega. Oho nĩmahotaga gũkomba ngombo cigana ũna na mũndũ akahota gwĩka mabiacara make atagũkuo nĩ andũ aya woire ngombo. Oho nĩĩteithagia andũ na kũmahe ũgĩ wa ũrĩa mũndũ angĩhota kũigĩrĩra mbeca ciake ikahota kũmũteithia na ahote nginya gũteithia njiarwa ciake. Koguo nĩingĩra andũ mathiĩ maigithie gwĩ kambuni ĩno tondũ nĩ kambuni ĩrĩ bata na nĩ kambuni ĩtĩkĩrĩkĩte.

Rĩrĩa ndona mbica ĩĩno nĩĩrangenia mũno tondũ nĩ maroneka nĩ airĩtu a cukuru, macemanĩtie oothe hamwe mathiĩ magathome, oho nĩharonania atĩ matũũra nĩ metĩkĩrire rĩu gwĩtĩkagĩra airĩtu mathiĩ magathome nagetha magĩe ũũgĩ na mahote kũmenya maũndũ marĩa mataroĩ hau gabere, koguo ti ta tene rĩrĩa airĩtu meragwo atĩ maikare mũciĩ, matinde makĩũngania ngũ kana makĩruta mawĩra marĩa mangĩ ,maage gĩthomo na gĩthomo nĩ gĩa bata tondũ andũ mabatiĩ gũthiĩ na mahinda ũrĩa matariĩ. gwa thaa ici ona airĩtu nĩmaraheeo mawĩra marĩa moonekaga ta matangĩheeo ma obici koguo no ndĩmeere othe mathiĩ magathoome na gĩthoomo kĩrĩ bata na nĩkĩrĩ baida.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona kambuni ĩno ĩretwo ZARA, nĩ atĩ nĩyendagia indo cirĩ na ũbacĩrĩri indo ikinyĩtie maũndũ marĩa metĩkĩrĩkĩte mabũrũri-inĩ maingĩ. Koguo ona indo cia cio nĩciĩtĩkĩrĩkĩte andũ-inĩ na indo ciao nĩcikaraga kwa ihinda inene. O ho kambuni ĩno nĩyendagia indo cirakenia maitho, koguo ona ũngĩneo kana wenderio kĩndũ kĩu goro nĩũrona mbeca ciaku itinorĩra. O ho kambuni ĩno nĩ njega, tondũ nĩyandĩkĩte andũ aingĩ mũno mabũrũri-inĩ mothe na nĩĩteithagia andũ aingĩ mũno kũgunĩka na kũgĩa mbeca mũhuko-inĩ wao.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩ ũrangenia mũno, tondũ nĩ ndĩrona hena mwendia na hena mũgũrĩ. Mwendia nĩ arataarĩria mũgũri ũyũ ũrĩa indo ici ihũthĩkaga na nĩ kĩĩ kĩngĩtũma mũgũri ũyũ agũre indo ciake. O ho nĩ aramũtarĩria ũrĩa indo ici ciake cirĩ cia bata na ũrĩa ingĩmũteithia, na ũrĩa ingĩmũhũthĩria mũtũrĩre. Koguo, o ũrĩa mũndũ arendia kĩndũ gĩake na ũrĩa kĩndũ kĩu gĩake kĩrĩ gĩa bata, noguo mũgũri akũgũra kĩndũ kĩu, koguo nĩ ndĩrona nĩ wega andũ makaheyagwo kaanya ga gũthiaga gũtangathithia indo ciao na andũ makaheyo kaanya ga gũtarĩria ũrĩa ingĩhũthĩrwo, na ningĩ kĩndũ gĩake kĩngĩtũma kĩrũgame gũkĩra indo iria ingĩ irendio nĩ andũ arĩa angĩ mendagia o ta kĩndũ ta kĩu. Koguo nĩ ũndũ wa bata andũ makaheyagwo kaanya gũthiĩ kwendia indo ciao, na mũndũ agataragĩria na nĩguo agũri makaingĩha na magakenio nĩ kĩndũ kĩrĩa arendia thoko-inĩ.

Ũndũ ũria ũroneka mbica-inĩ ĩno rĩ, nĩ haroneka hena mũrigitani na hena mũndũ ũkire gwetha motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Mũrigitani ũyũ nĩ aroneka agĩtheca cindano mwana ũyũ ũrũgamĩte hau. Mwana ũyũ nĩ aroneka anyitĩte kĩndũ ta ibuku. Oho nĩ aroneka nĩaraigua ruo nao no ndarakĩrĩra tondũ nĩagĩũkire gwetha ũgima wa mwĩrĩ. Harĩa ũguo nĩ haroneka tara, ta ndagĩtarĩ ũyũ kana mũrigitani uyu arĩ rumu-inĩ ĩhana ta kĩrathi, na nĩ aroneka ena andũ angĩ menake o kĩrathi-inĩ gĩkĩ hena nĩ haroneka hena atumia erĩ na maroneka tamarĩ a dini ya gĩithĩramu.

Ũndũ ũyũ ũronania andũ mokĩte gwetha ũtungati wa bengi ĩno, na nĩ maroneka maikarĩte handũ harĩa metereire ihinda rĩao rĩkinye mathiĩ matungatĩrwo. Amwe ao mokĩte kũruta mbeca, angi ao mokĩte kũrĩha mathirĩ, kana maũndũ mangĩ matiganĩte. Na nĩ maroneka kũrĩa mbere kwĩna andũ maramatungata mena ũbacĩriri. Na o kuo nĩ kũroneka kũrĩa andũ aya mokite gũteithĩrĩria andũ aya mokĩte gwetha ũtungata ũyũ wa bengi ĩno, koguo nĩ ĩroneka nĩ bengi ĩna ũbacĩrĩri harĩ andu arĩa mokĩte gwetha ũtungata wa bengi ĩno, ũtungata wa bengi ĩno.

Maũndũ marĩa mangenagia kũgerera mũkũro wa irigũ nĩ atĩ nĩ ũrugagwo ũkaruta irio imwe njega mũno na nĩĩteithagia mwĩrĩ. Na mũkũro wa irigu nĩ indo iria kana nĩ irio iria ciarĩkaga cia ũndũire, koguo nĩ mwega mũno. O ho nĩũteithagia tondũ oho mũndũ nĩamenyaga nĩekũrĩa irigu na irigũ nĩrĩrĩ maũndũ mega mwĩrĩ-inĩ, na nĩmatũmaga mũndũ agĩe ũgima wa mwĩrĩ.

Mbica ĩno ĩronania atumia erĩ a ndiriti maikarĩte gĩtĩ-inĩ na nĩmaroneka ũmwe kũrĩ ũndũ arandĩka. Na nĩmaroneka ũmwe nĩararora mũndũ ũyũ mariganĩtie kana ũrĩa arandĩka kana nĩguo makwarĩtie. O ho nĩharoneka ũmwe wao nĩ mũkenu na ũrĩa ũngĩ nĩaroneka ta ena kĩeha. No ũndũ, ũmwe wao gũkorwo na kĩeha ndũragirĩrĩria ũmwe akorwo arĩ mũkenu na ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno.

Maũndũ marĩa marangenia rĩrĩa ndona mbica ĩno ndĩ ta mũrĩmi rĩ nĩkuona nyanya ĩno nĩĩciarĩte wega na nĩironania nĩ harĩ imwe irambia kwĩrua, koguo nĩironania nyanya ici ititigitie kahinda kanene ciambie kwĩrua nĩgetha mũndũ ambie gwetha thoko. Nĩgetha ĩgĩkinya kũrutwo mũgunda-inĩ rĩ already ĩkorwo ĩna thoko kũrĩa ĩkwendio. Na nĩĩroneka nĩ nyanya ĩna riri mwega koguo no yume mbeca njega na mũrĩmi nĩaroneka ndagũthiĩ hathara. Oho nĩroneka nĩĩciarĩte maciaro maingĩ koguo nĩroneka nĩakũhota kũgetha magetha maingĩ.

Ndĩrona arĩ bata mũndũ agakoragwa na ũtaramu ũkonie mwĩrĩ wake, tondũ mũndũ nĩahotaga kũmenya kĩrĩa mwĩrĩ wake ũatie kũrĩa na kĩrĩa gĩtabatie kũrĩa, noũkore mũndũ nĩarĩaga kĩndũ itiganĩte gĩkamũthũkĩra nda, na harĩ ũngĩrĩa kĩndũ kĩu gĩtĩkamũthũkĩre kwoguo rĩrĩa ũramenya kĩrĩa mũĩrĩ waku ũbatie kũrĩa, nĩũhotaga gũcagũra irio iria ibatie irio irĩa ikwagĩrĩire, oho ũndũ ũyũ nĩũgiragĩrĩria maũndũ mangĩ mangĩrehwo maishanĩ macio ma kabere na ũhoro ũrĩa ũigagua nĩgetha ũkagirĩrĩria maũndũ ta macio na ũkagĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa ũrĩmũteithagia kũmũgitĩra kũgĩa mĩrimũ ya nahi nahi.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ nambere haha rĩ, ũroneka nĩ arũaru atatũ othe maikarĩire gĩtanda kĩmwe. Ũmwe nĩ aroneka nĩ ta egũthecetwo cindano ya guoko. Nake ũrĩa ũngĩ nĩ aroneka arĩ toro ndaraigua wega nĩ arahinyĩrĩrĩka mũno kĩmwĩrĩ, ũrĩa ũngĩ aroneka ahurũkĩte gĩtanda-inĩ. Othe metereire ũtungata wa ndagĩtarĩ kana mũrigitani. Andũ aya nĩ maroneka matirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩkĩo mathiĩte gwetha ũrigitani ũyũ kũrĩ thibitarĩ ĩno. Oho nĩ maroneka mena wetereri metereire mahone na nĩmaroneka amwe ao nĩ ahinyĩrĩrĩku kĩmwĩrĩ. Ũmwe wao nĩ aroneka ena meciria maingĩ tondũ nĩ aroneka enyitĩte njohero-inĩ ona harĩ kĩndũ arona na hau. Ũyũ nĩ ũndũ wa kũmakania mũno tondũ nĩ aroneka mũrũaru nĩendaga gũikara akĩroragwo na nĩ haroneka hatirĩ na mũrigitani hakuhĩ nao.

Nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ ũrabatara gũ ũkorwo ũrĩ bundi wa mahiga, ũhote gũ gwĩka maũndũ ma gũkorogera na ũhote gũkorogocania thimiti na kũmithiminda wega thingo-inĩ, nagetha ĩnyororoke wega nyũmba ĩyo yoneka ĩrĩ kĩrorerwa. Oho nĩũrabatara ũkorwo na ũmenyo wa ihinda inene mĩako-inĩ, nokorwo wĩna ũgitĩri mwega tondũ thimiti ĩno ĩngĩtwĩka nĩyaingĩra maitho-rĩ, maitho nomakorwo marũara kwoguo nĩ ũrabatara ũkorwo na ũmenyo. Oho nĩũrabatara ũkorwo na andũ a gũgũteithĩrĩria, tondũ wĩra ta ũyũ ndũngĩhota wĩ mũndũ ũmwe. Nĩkĩo ũrona ona mbica-inĩ ĩno-rĩ, ĩna andũ maramũteithĩrĩria haha na harĩa. No nginya ũngĩkorwo nĩ ũĩ gũ gũ gũkorogocania thimiti wega, nagetha nyamũ icio inyitane wega, ihote gũkorogwo wega, nagetha irute kĩndũ kĩmwe kĩega kĩroneka na gĩgakenia maitho.

Ngwĩciria rũrĩrĩ rwagĩriirwo kũnyitanĩra hamwe rũige kĩbandĩko kĩa mbeca gĩa gũteithagĩrĩria athaki ta acio arabu, gĩgakoragwo na mĩcemanio kana ũhoro wa kũmacerehekea rĩrĩa macinda na getha nao magaikaraga mamenyete atĩ rũrĩrĩ rwĩ thutha wao, koguo matigakue ngoro, mathiĩ na mbere gwĩkĩra, gwĩkĩra, gwĩkĩra ũhoro wa kĩo, nĩgetha magakenagia rũrĩrĩ nao magaikara marĩa andũ makenete. O ho thirikari nĩ ĩbatiĩ kũmanyitĩrĩra na kũmahe ũtaramu kumana na andũ arĩa maumanĩte mabũrũri wa na nja arĩa manathiĩ nakũu. Na andũ ta acio ta Conjestina nĩ mabatiĩ kũheoagwo kanya makarĩria rũrĩrĩ makamatarĩrĩria ũhoro ũyũ kana ũhoro ũkoniĩ mĩthako ta ĩyo yao, magathomithia rũrĩrĩ, andũ aya anini aya mareyũkiriria na getha rũrĩrĩ rũtikanahe gũkĩũrĩra.

Niĩ ndĩ ta mũkenyarĩ, nĩhũthagĩra mĩtambo ya mpesa kũrĩha, na nĩũteithĩtie mũno harĩ wonjoria wa bũrũri, tondũ rĩu wĩta mwonjoria nĩũhotaga kũhũthĩra gũtũmĩra mbeca mũndũ wĩ kũraihu, na ũkahota nginya kũgũra indo wĩ kũndũ kũraihu na igagũkinyĩra cirĩ o sawa. Rĩũ nĩwona nĩyanyihirie ũkora-inĩ biacara-inĩ, kwoguo ona wĩta mwonjoriarĩ nĩũrahota kũgũra indo ũrĩo kũraihu, rĩ gũkĩra rĩrĩa tene wabataraga gũthiĩ kũndũ kũraihu nĩgetha ũgũre indo icio, na rĩmwe nĩ ũgũthiĩ ũguo ũkore ciagũkinyĩra irĩo njega citarĩ thũkangu. Oho bũrũri-inĩ nĩtũkenereire mũbambo ũyũ wa mpesa, tondũ nĩiteithĩtie mũno andũ gũtũmagĩra aciari aitũ arĩa marĩ gĩcagi-inĩ mbeca makahota kũgũra indo iria matarĩ ona ona hamwe tũkahota kũingĩra ikundi nyingĩ iria tũtangĩahotire. Oho nĩ nĩiragitĩra mbeca citu kũũmana na mĩkora ĩrĩa tondũ rĩu mĩkora nĩyakĩingĩhire.

Nĩ harĩ bata mũrĩmi kũhanda mũmera ũyũ wa macadamia irima rĩaramu rĩna biti o ta ici. Na nĩ aroneka nginya nĩ aitĩrĩirie thumu, na thumu ũyũ nĩ ũroneka ta ũitĩrĩirio nginya mũhu nĩ ũndũ wa kũrũmarũmwo nĩ tũmĩthũa kana tũgunyũ tũtũ tũũru tũthũkangagia mĩmera. Irima inene nĩ riega tondũ nĩ ĩkũhotithia mĩri ĩhote gũthiĩ kũndũ kũraihu na ũhotithie gũkũria mũmera ũyũ wĩna afya. Woneke ũrĩ mũmera mwega na ũhote gũciara maciaro maingĩ. Oho mũmera ũyũ wĩna irima inene nĩ wega tondũ ona mbura yoirw nĩ ũhotaga kũiga maaĩ maingĩ, na ũkahotithia mũmera ũyũ gũkũra handũ hanene ĩtagũthũkangia mĩmera ĩrĩa ĩrigicĩirie mũmera ũyũ. Oho mũmera ũyũ wa macadamia nĩ mũmera mwega tondũ nĩ ũroneka nĩ harĩ bata ũkahandagwo nĩ andũ aingĩ, tondũ thikũ ici nĩ ũretĩkĩrĩka mũno mabũrũri ma na nja, na nĩ ũragũrĩka na mbeca njega. Koguo nĩ mũmera mwega mũno.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwa gĩkũyũ rĩrĩa mũndũ arenda gũ kũhingũra either ta ta kambũni kana ũrenda kũ kwendagia kĩndũ, mũndũ nĩetaga andũ arĩa metainwo nake, arata kana andũ a wendi mwega magoka magakũnyitĩrĩra. Oho mũndũ nĩe nĩendaga ũkandĩka andũ a gĩcagi kĩu nĩgetha makaiguaga onao nĩme nĩmendĩkithĩtio kana nĩmetĩkĩrikĩte wĩra-inĩ ũyũ ũrona ũyũ ũrenda gũthũndũra itũra-inĩ rĩũ riao. Oho nĩ hendĩkanaga atĩ mũndũ akarũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ya ĩbandĩkĩtwo nĩ thirikari, nagetha ũndũ ũcio ũgakorwo nĩwĩtĩkĩrĩkĩte, na nĩũrahota kũrũta mawĩra marĩa marakonia either kambũni ĩno yakũ ũtagũtinda ũgĩtangatangwo nĩ thirikari nĩũndũ wa kũhagarara mawatho marĩa mabandĩkĩte. Kwoguo nĩ ũndũ wabata mũndũ aka aka akareka andũ arĩa mara husiana na andũ arĩa mara ringĩthanio na ũhoro ũyũ makaingĩrio ũhoro ũyũ ũgĩthiĩ gũthindũria either ta kambũni, na nĩ ũndũ ũbatiĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa gĩkũyũ.

Maũndũ marĩa mega moumanĩte na insurance ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ atĩ andũ mũndũ angĩrũara thaa ici no ũthiĩ ũrigitwo tondũ gũtirĩ mũndũ wĩrĩgagĩrĩra mũrimũ. Mũrimũ umagĩra rĩmwe ũgakorwo ndũrĩ na mbeca na wathiĩ warigitwo na insurance ĩno rĩ, nĩ ũkũhota gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Oho insurance ya ũgima wa mwĩrĩ rĩ, nĩ njega tondũ rĩmwe no ũthiĩ ũgĩe mũtino bara na ndũkwĩrĩgĩrĩire. Koguo nĩ wona wĩna insurance ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ wateithĩka? Oho nĩ ĩgiragĩrĩria andũ anyu kwendia indo ciaku nĩgetha atĩ ũrĩhĩrwo ũgima wa mwĩrĩ. Kana ũrĩa mũndũ ekaga harambee nĩgetha andũ mamũteithĩrĩrie kũrĩha bill ya thibitarĩ. Koguo nĩ ĩgiragĩrĩria. Insurance ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩrĩ baida njega mũno na nĩ ĩgiragĩrĩria maũndũ marĩa mũndũ atangĩrĩgĩrĩra no magũkore, na ũgaikaraga ũkĩmenyaga ũgima wa mwĩrĩ waku nĩ ũragitĩrwo kana nĩ ũrarorwo wega nĩ insurance yaku. Na nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ mũndũ kana mũkenya o wothe ũngĩkorwo bũrũri ĩno kana thĩ ya rũma.

Kadi ya ATM ĩrĩ mabataro maingĩ na nĩĩri baida nyingĩ mũno harĩ mũmĩhũthĩri tondũ rĩmwe mũndũ no akorwo kũrĩa icagi-inĩ kũria bengi itarĩ hakuhĩ, no nogũkorwo na icigo imwe ũngĩthiĩ harĩa AT kũrĩa ATM ũthiaga ũkaruta mbeca ciaku na ũkahota gũteithĩka. Ohamwe nĩigiragĩrĩria ũrĩa mũndũ angĩthiĩ akũwĩte mbeca nyingĩ moko-inĩ kwoguo noũ noũ ũĩkwoatĩ ũkorwo nĩ mĩkora ĩkũhũre na wae gũkorwo ũrĩ mũndũ wa gũthira. Oho ATM nĩĩrĩ baida nyingĩ, tondũ nĩũmenyaga gũtirĩ mũndũ ũramenya pin yaku nowe ũmĩũwĩ, namba yaku ya thiri kwoguo nĩwona rĩũ ũgũthiĩ ũrute mbeca ciaku na nĩũramenya mĩkora ndĩngĩũka gũkũiya. ATM nĩ njega tondũ nĩũhotaga kũiga mbeca ciaku nyingĩ handũ hamwe ũtagũtinda ũkuanĩtie, kwoguo ona gũtirĩ mũndũ ũramenya kĩrĩa ũkuwĩte kana mbeca iria wĩnacio na andũ matingĩ gũ matingĩgũkuwa na ũrũ.